Karango kae maber to aneno nyithindo, nyithindo kendo gin gi chiemo e mbele gi koro nyaka bed ni nyithindogie otednegi kendo koro omigi chiemo magichamo, to ma ka nyalo bedo ni en anyuola maduong' maji ng'enye kata en kama okel chiemo ne nyithi kiye kata nyithindogo ma ok nyal yudo chiemo, koro en ga gimaber ka iyudo ka nyithindo yudo chiemo kendo chamo chiemo maber kendo, kendo konyogi ahinya e dongruok gi mondo gidong ka gin gi ng'ima maber maonge tuoche kendo gidongo ka gi tegno ahinya

Karango ka kae en puodho kendo en puodho mopithie oduma, koro aneno ka odumagi koro osechiek kendo koro osechopo ndalo mag ritho, koro iridho odumagi. Oduma kidwaridhi mokuongo nyaki itim patik ni gisetwo maber kendo chieng' osegogi maber makor yitgi ochako lokore kendo koro ikawo oduma inyalo golo koro, ikawo beti to itong'o godo oduma, alafu eki igolo oduma misegolo nikech kigolo chuth ni eki gong'o to brobet matek nikech inyalo tong'o mapok ogol kata mosegol to nidwaro ni itong' mana mosegol kende, koro itong'ogi mondi eka igolo oduma mos mos kendo kisegolo to misegolo itero bathekuma opogore gi misegolo, alafu tiang' modong'go inyalo koro wang'o.

Kae mokuongo aneno opau, opau en gino maber kendo gima bedo ka keto tich bedo mayot nikech opau nigi tije ma ng'eny mopogore opogore ne jogo maduaro gedo inyalo tiyogodo e chotho lowo kata kuoyo sechego migedo. Kae karango bende aneno wuoch, wuoch nigi nengo kendo wuoch iyudo ka ji mang'eny nyaka bed gi wuoche mondo owuothi kendo konye mondi kik mineme mak tiende, aneno kae long be long bende en gino manigi nengo kendo dhano ok nyal wuotho duk ma okorwako gimoro kendo long en gino ma ji ohero rwako, kendo ji mangeny e aluorawa inyayudo korwako long. Aneno mabati, mabati bende en gino ma ber kendo gino madwarore e yorego mag gedo kendo kae aneno koti kode chielo dalano koro magi be tije minyalo ti kode.

Aparo chien kanyo higa kanye pod en eklas aboro, nyocha nye apitho skuma kendo negiwuok maber kendo negiwuok majaber ahinya, kendo ndalono anyalo wachoni ne en ndalo mane ndalo mane abedo gi ber mang'eny ahinya, nikech sukumbagi nyowuok maler kendo nyausogi pesa mang'eny ahinya, kata kamano nyaka sani pod apithoga sikuma kendo gisebedoga kagi konya ahinya kendo sani koro an japur maduong' mangu'la kata sani puotho madala aweyo aloda mapitho, koro mae gini pitho sikumanie en gima osebedo kokelo lokruok e ng'imana, nikech pesane emokonya nyaka sani anyalo yudo kaka achulo pesa maduarore e skul kata anyiewo gika matindo tindo nyaka kaka sani kaka anie mbalarieny kendo ahi gi wechega mag somo. Koro anyalo wacho ni mae en gima nyalo kelo konyruok e ngimana kendo nokony ahinya e ng'imana.

Gimokuongo biro e pacha sani karango gari ni kendo kaka ochalo kendo kaka okethore, kiyoge otore te en ni ajali nyaka bedni otimore. Aneno ka ji mangeny ochung' kendo pong' kendo koro ng'iyo garino, mae jabedo ga kama ajali otimore koro ka ji mangeny manyiso kaka manyiso lit magin godo kuom jalno moyudo ajali, kendo ajali en gino marach mosebedo katheko sanie e ndechewagi kendo e pinjwa masani, kendo sani inyiso derepe duto mondo gibed maber kendo girang ndara kendo giriemb maber mondo kik ajali bede.